Aaah ore kulie katitin eboita kullie tunganak olchoreta lenye naa imaniki ajo eisapuk ilomon keaku lomon kumok naa esapuku sii ninye enkwenia anaa venye nagira llomon aaku sapukin ore pee meidim ltunganak aiboi enkwenia egirra airo olchoreta naa nkaraki eetae entoki najii utani ore taa duo utani naa ilomon aaa naaji odim ltunganak otamoote ashu lchoreta ainosa tenebo aah ore olchoreta nenya ilomon kumok mpaka ninye loogol eiboita naa ninche ake oopeny amu ltunganak otamoote nemeuria sii paa imaniki naaji pee eiro oltungani entoki naa ebaiki neitakuenisho kake ore naa amu keiroshi oladuo omoni ore hoo duo nirara olchoreta mindimidimi ake atigirakinoto amu olchoreta naa irara nidol pee ekueni pookin tenkaraki naa olomoni otolimuo obo lenye niaku aidim najo ore pee meidim ltunganak aiboi ate te nkuenia naa nkaraki naa ltunganak otamoote naa olchoreta lemeuria niaku meeta entoki naure oltungani atolimu naa tenelimu ninye naa meeta entoki naure olikae atakueniki amu imaniki aah ore olchoreta oleng nerisio naa ore ltunganak orisio nejo mbaa nagol nekueni tenebo amu aah kegira inakata adirr enaa olchoreta ashu enaa ltunganak orisio

Ore taa tontumoritin ee kawaida teneidipi atejo are eetae emasho sapuk netumo ltunganak te wueji nebo nirori nenyae osirua idol ake ltunganak Oare ashu okuni oo nguan imiet tomon eitururo te wueji nebo aa tomon oo imiet egira aitururo te wueji nebo aanya lomon lenye ore oshi pee easa ina naa sababuni kumok ore enedukuya naa ketumo ltunganak otamoote egira aichambua arashu asujaa ajo eitobirari taa osirua arashu olee kinosa endaa arashu kitaraposhote tele sirua naa negira taata aaichambua ele sirua imaniki naaji eeta rkulie lomon lenye anaa mekibayioro ena tumo nanyaaka aitutum iyiok pee kintoki apuonu atoni tenebo nikintoki aanya lomon tenebo kingirra ajo haiya amu mikibayiorro ebaiki naa lomon inosita rkulie le seriani ahh ore enkae ebaiki neeta rkulie naatakino nejo matupudakinoto ina tumo aah ore naa pee eidipi entumo sapuk nepuo ninche kando egirra aanya lomon lenye ngole ake ajo nasinanu aota niaku naa pii idol ajo are pee eidipi osirua arashu entumo sapuk neigil ltunganak atumo tenebo egira naake anya lomon lenye enaa enaikununo nejia ajo nasinanu

Esipa ore peeidipi aipulie imashoi naijo isupuuni aa inkarusuni aah kiama aah emuratare, asi nidol iltunganak ajo keashipak oleng tenjula .Ore ene dukuya na ore oshi kuna sirwai ,kuna mashoi arashu ntaleng'o naa naitiship oshi ormaasani oleng'. Ore taata entoki naijo arusi naa keji etoponari olmarei naa ore peeponari olmarei naa hakika naa enchipai ina neme olmarei lenye ake oshipa kake eshipa emerua neshipa society amu keyiolo ajo moolmarei ake leinaalo otoponari kake etoponari siininye emurua ashu etoponari society neeku naa lelo. Ore eniare naa ore kuna mashoi nijo nai emuratare oolayiok nemurati olayioni naa keshipa olosho amu keji oshi teneini olayioni neji eiwuang'a osina tenkang' naa ore peemurati nejokini inyio amu itaa olee niaku ntokiting naijo nena oshi nitiship amu keyioloi ajo enotoki olikai lee mekure duo enolee obo engang' kake enotoki likai lee olo siininye asotisho peeyok aiwuang'ie arashu peiwuang'ie osina tenkang'. Niaku naa tenidol oshi iltung'anak egira ashipa tekulo siruai naa keshipa oleng neeta emurhuna katukul

Ore entoki nagira aasa tena pisha kwanza naa kadolita ngera naijo darasa etii sukuul adolita ajo keeta inkilani etii naata inkilani naanyanyuk netii obo opaasha, adolita sii ajo keeta im'bukui naa adolita sii entoki nagira aisumare mayiolo anaa iPad kajo kegira aisomare esiai enkisuma edigitalia aa ore entoki nagiara aasa naa kegira kulo tung'anak aisuma enkisuma edigital ore enkisuma edigital enaa anaibelekenyitai oshi taata tolosho le Kenya naa entoki naji edu training naa enkisuma naisumare ngera imashinini e online ,isimui, tablet, iPad peetum ainoto exposition arashu peetum atabol indamunot enche metayiolo aisuma ntokiting' amu ore ena mashini naa kiprogrammed keeta enkisuma naisum oltung'ani ore ake piin'dip etii ake engae nasuju etii ake engae nasuju ore piin'dip ena etii ake engae naiprogramaki peesuju idol ajo keisho ngera aswa oo ngaulele exposition oleng' neaku ore entoki nagira aendelea tene naa kegira ngera aidiscuss idol ninye ele otii katikati ajo kegia aingur entoki nagira aelezaki olikae nagira aisoma tena siai e online

Tenadol ena ore entoki nalotu ndamunot ainei naa nchere etii ele tungani adolita ajo etii account enye mayiolo ake ajo kenia benki egirra aingurra balance ashu egirra alaak entoki nainyangua ashu egirra aas biashara ashu egira ai withdraw ropiyiani arashu egira arewaki olikae tungani mpisai aiko naa nejia ore entoki nalotu ndamunoto ainei naa ore account nalotu ndamunot ainei neeta account ee benki mbaa kumok ebaiki neinyala kidogokidogo ebaiki neihaki account ino sometimes ebaiki neilock account ino due to transactions kumok te ndama naa ore pee eilock account ino naa eisidai ake tenilo embenki apa nikitabolokinyeki alo customer care naa ekisaidia pee kibolokini account ino aitobiraki ore eniare naa elek eihack arashu kirikino ninye pin eempesa aa indim ake sii ashomo benki tenemiyiolo airiseeta te simu pee kinyaaki naa airiseetaki password kake ketii sii details ninchoru naitodolu ajo enino account pee meeji ake account oltungani ingirra apurro

Eeh eeh esipa ore osokoni lormasai naa entoki sapuk oleng' nayau ilashumba olosho le Kenya amu ore osokoni lormasai ashu aa olomirishore ilmasai oopeny naa ewuo negira taata aduaya imbaa olkuak naa ore taa tenajo imbaa olkuak naa ebaiki masaa naishop ilmasai, ebaiki ilkarash oishop ilmasai, ebaiki ngusidin opa naibung' ilmaasai ,ebaiki akeyie ntokiting kumok opa naitumia ilmaasai naa ore ntokiting opa naitumia ilmaasai neton ake egira ninche ilmaasai aibung' ayenikino naa olkuak sidai ele likintoduaya naa kenyor iloreren mpaka ilashumba, ore oshi ilashumba epuonu Kenya naa kepuonu aing'oru masaa noshi naishop ilmaasai ushanga amu ketil oshi ninche oleng' oleng'oleng' nepuonu ainyang' Naa ore sii tosokoni lormaasai naa etii ilkarash lormaasai looripi olemeripa ake duo loshi loopiki isaen naa king'asia oshi olashumbai oleng' enedol ina arhiyiano naitobirie ilmasai ntokiting' naijo nena na ore peedol neng'warhu oleng nepuonu taata aayieu ninyang'u kuna masaa neeeku taata ore osokoni lormaasai naa entoki sapuk nayau ilashumba olosho le Kenya aswa enkata naijo ena nanyor pookinga'e amu meeta oltung'ani lemenyor olkuak lormaasai niaku keyau ilashumba oleng'

Kenyoraa eeeh olduka sapuk le Naivas elaata oropiyiani aah elaata ompisai esimu?. Kenyoraa oleng oleng. Ore piilo taata ainyiangisho tolduka le naivas naa keeta till amuu adol aah till ashi taata meekure ninye aa paybill etaa till oshi taata eetae amu ninye elelek elaata aswa tenchoto orkasitomai. Naa kajo kejo peyie esafe siininye irkasitomai aah transaction cost amuu meetaoshi till transaction cost niaku naa kenyoraa oleng nkaraki ore elaata oropiyiani esimu naa sidai ninye amuu kelelek oleng peyie e tracy alang iropiyiani e kash. Ore kash nemeeta evidence ore peyie eilalamika irkasitomai ajo atalaa neitu kinchosho services nimindim aitracer iropiyiani e kash, ina taata kake indim ninkilikuan meitodolu ormesage lesimu pee eitodolu nchere italaa. Neaku ore sii teniata mpisai te akaunt naa ekindimi kelelek oleng ata eniata enkadi e credit naa kenyoraa ake naipas amuu kejoito ninye oshi taata let us go cash less naa kashless meekure eyieuni kash oleng

Ore ekinyiaga ormutandao neetae sininye netaae ekinyiaga olduka naa, kepaasha oleng nemeeta enemeeta esidano enye nemeeta enemeeta etoroni enye. Ore taata ekinyiaga e online naa ayieu najo nanu te nanu naa kelelek, kelelek amu esimu naake ijing nilo site ashu, website namirishore iltunganak nipik order ashu nipotu etoki niyieu nikiyakini tiatua ildaikini lemelakua. Eh ebaiki niyieu endaa nimingira ayierisho nidim ake atijinga ah hoteli pooki namir endaa te online ni place ajo ayakaki endaa naje nilimu location ino nitii, naa ore oshi taata naa ketae irpikipiki looas delivery. Ore tiatua ildaikani imiet tomon tenimilamita ine weuji nemirieki endaa keyawuaki endaa ino. Alang esiai olduka amu ore ebae olduka naa mpaka nidumunye alo iyie ineweuji openy ninyangisho, ebaiki ninya endaa teine nishuko alo ajing, kake ore naa enda naa you will just order at the comfort of your house naa ipotu endaa itonita ake te nkaji ino nipotu pok toki niyieu itonita te nkaji ino ebaiki ninyangisho te jumuia online nikilikini ajo kiyaki iyie ekolong naje, nikiyaki iyie mpaka ewueji neje, ekiti toki duake iyie ilak eh delivery alafu unaletewa tewueji nebaa.

Aaa ore lashumpa opuonu kenya neeta ntokikitin kumok naayau lashumpa kenya kake ore ketii naa enoshiake nabo naji oyie kijo paye ena esapuk aah ore ninye kwanza ketii ntokikitin kumok nayau amu ore ninye orkwak loo rmasai naa enyorr lashumpa oleng etii oshi manyatt naapuoi aranyaki lashumpa nepuonu lashumpa neyorr lashumpa egira adol eranyare oo lmasai ore ina naa entoki ina nayietu lashumpa oleng eetai sii nguesi sidan napii parks arashu reserves naa ninche nkulie naayietu lashumpa meetu etai Nairobi National park, eetae aah Tsavo National park eetae masaimara National Reserve eetae aah samburu National Reserve naa ntokikitin nena naanyorr lashumpa nepuonu adol nguesi amu ore enkop enye nebaiki nemetii nena nguesi kake ore pee epuonu olosho le kenya nepuonu adol nguesi naijo nena ayie najo nanu ore entoki nabo outstanding naa Masaimara National Reserve ayie najo ninye naaji airuk lashumpa oleng ninye entoki nayietu lashumpa meetu olosho le kenya amu aa ore masaimara naa keeta oshi lashumpa kumok oleng niaku kajo nanu aah ore masaimara naa entoki nayietu lashumpa ninye eewueji sapuk aisul to losho le kenya meetu aingorr ninye sanisana enaidurra oo ingati amu ketii ninye among the seven wonders of the world

Ore tenapisha nadolita iltunganak ookedito ewaya, nayieu najo ore ninye siai kwansa naa keji ,ore iltunganak otaasa ena siai wayaring ebaiki niyakuku oltungani enginer oji electrician loowayai ashu mbaa ositima. Naa ore aigila naa ore kulo tunganak nadol iltunganak okuni waare oibala oobo lemibala oleng. Naa maniki eesita iltunganak mbaa naaje ,ore enedukuya ebaiki ninyele ositima naa ninye egira aponu airektify ashu aitobir ebaiki netii wayai nagira aigongana, ebaiki naa niche eetuo aitobir amu abaiki naa ore pee eigongana wayai ositima ashua negative o positive pee etumo naa kelelek eyau distraction amu kilipuka naa enkima nenya enkop naa kitoronok enkima ositima oleng. Ore enkae naa ebaiki sii naa kegirae aya ositima aipangakinyei oltungani, ebaiki netii oltungani otejo ebaiki neyieu neyakini osima tenkang enye nimindim ashomo ayaki koon kake mpaka nimpot kulo engineers peyie eponu aipangunyie ositima ayau atua nkangitie ashu nakulele .Msaniki sii aa kegirae aun ele sitimani for the first time naa ina egira kulo tunganak aiakikisha.